En ane ko kaimutik che chang che nyorjinge kokwet en waletabge nebo itondab emet ko kou ngoet ropta koseretos biik amun miten biik chemotindo korik che choton chebo koiywek ana ko matubarinik; komenye korikab suswek. Ko en kila kotma keger korobunu korichoto amaun kigobunchi keny ak koime. En komosta age ngoet asista soiti kosertos biik chetindo amun motindo beek amotindo suswek ago mara ko ale biik chekyome. Ko sikoalchi tuga anan kiyagik alak tugul tuguk che ame koigu rabishek chechang. Ko tot kotestai nito kotko meyo kiyagik agot en kotik alak konome kosomsote biik kosome che kyome ago niton komotoreti. Ingobet ropta en kasaryan ne kogoet komeitos kora minutik chemiten en mbar, ana komokimine alak tugul kowendi ng'weny kora yaetab kebai kiyagik anan minutik ago bendi hasara minutik

Uhuru Kenyatta ko ki kondoindet neo en emenyon bo Kenya kin kotom kochut Wiliam Arap Ruto ng'echeret nebo kondoinde neo. Uhuru ko kiyai tuguk che chang koboto kochob ortinwek en emotinwek che terter. Kichop oretab karit ab maat ak oret nebo, ortinwek chebo kawaida. En karitab maat ii ko kichoporet nelinken noton nebo Mombasa ak Nairobi ak tun baadae kotesta nebo Naivasha. Kites kora olerupe ndegeishek. Uhuru Keyatta kora kokib kit neboto choton chebo NHIF che kitoreti biik kobendi sipitalisiek, kii Uhuru kora kokib kit noton ne kiguren Huduma Centre ne toreti biikab emet ab Kenya en tuguk che chang. Uhuru kora kogiyom koger kole tindo Kenya noyet ak emotinwek ab sang cheu United States of America koboto China ak United Kingdom. Kiyom kora koger kole boto Kenya che kiyoe kobit kalyet ot en South Africa ak Somalia.

Chito neyoe kasit kou en Kuwait Embassy ko tinye ng'alalenyin amun, ng'alaleng'ung ko kiit ne nyolu komutin iwe tai en olon kai tugul. Ko nyolu itindoi tegisto en chito age tugul ne kowo office amun mengen kole ingeniin ng'o ak en sait age tugul komenge kole ng'o ne konyo office imuch konyo chito komiee mising kotor komenai ile ko kondoindet asikobit koyachegitun ng'alek en komostang'ung. Ko Kuwait Embassy ko nyolu kotoret chito komwochi agobo tuguk tugul, kotko komoche chichi koteb tebutik alak tugul ana kongen ogot tuguk che konyokoyae en Kuwait Embassy konyolu itoret chito anan iteben kot kongen kiit ne konyokoyoe. Kot ko konyokosire tuguk kogomoche kwo emotinwek ab sang noton ko Kuwait, itoreti en tuguk che kiomokinge.

En injirenik komiten mianwogik che chang kou miondab konyek ko togu ole koiner anan kosir konyek twan en injiriot anan ot ko sait age kokoiner ana kosir konda agenge. Miondo age ko nebo kutit, kegere tuguk che kosir ana koner en kutit nebo injiriot ana ko kora komiten konyek. Miten kora miondo neibu bacteria en injirenik nekegere kot komiten tuguk che lelach en bortab injiryot choton ko che le lach ana ko chetindoi chemoche kotuuen en kapkabaik ab injiryot. Kora ko sait age komioni injiryot keger komiten tiong'ik che mengech en bortanin anan ot ko sait age komoamishe njiryot koto kiit ne tot koyae komeyo injirenik che chang en ole kakibaen

Netai kabsa ko tam keripe inanaamen oinet ab injirenik amun tam kitililite konyil oeng en wikit simoib mianwogik kobunchi injirenik. Tam keyoe kegere kole momiten beek alak kosir choton che kogakindechi injirenik ko tam kindoi ak kinde mara chlorine ak kagipiman kele motot kobar injirenik. Ko tam komogichomdoi ketumchi beek alak oinonoton bo injirenik. Nebo oeng ko beek che bo tangit, kyoe keger kele kochut beek kiit ne tilil kot ko kagitachen tangit ana ko teronik kegere kele kotomo korobon ana kotom keib beek ko tilil kit ne kindo, ak kegere simabit ot kobit biik che kowirchi ana kobwa sogek ab ketik ak inyokochut tanginikan orit.

Netai kabisa kotom ibai njirenik ih komokyingee chito naet anan ko somanet aketugul amun ih nyolu konai chito kole moche njirenik rapinik ata asikinam kebai amun yoche ial beek kot ko metindoi oinet ne neng'ung ih yoche ial njirenik asibai ih yoche ial chekiome so konetai kabisa konyolu konai chito kole moche njirenik ata ame amitwogik chechang ih akomoche rapisiek chechang nebo oeng yekakonai chito kole moe njirenik chetyan ih konam koyai kotesates rapinik chukan chekimokyingee ak yesich rapinik ih kochengyi gee beek, beek chuton ko chekiboisien kitilili chekiboisien en baetab njirenik ih ak nebo somok kinam inet chito neyoun kasit asinam iliponii ana ko kot metinye kasit ake neyoe ko tot ibai njirenik chukan anibuch kot ko chang komokyingee chito netoretin nebo somok ih konyolu itindoi beek ab kerichek chekikochin njirenik ih ndomiten miondo aketugul nemiten

Taonit ab Embu ko agenge en taonishek che koron en alak chechang en emet ab Kenya. Ko abaibai amun kirait taonit ab Embu ak oger ole miten, ole tot anyiten passport ago abaibai amun kotebenan tebutyoni ak ongen ole nyumnyum kenyo, ak anyit ak anyoru passport en kasaryan nekiten. Sikai kesib kenyoru passport en taoninimbo Embu ko machang biik che inyiten kosir taonit nebo Nairobi, amun chitugul koborchinge konyo capital city nebo Kenya bagai ot biik che mong'u emotinwekab sang. Nyumnyum kenyor amun tindo center noton ne huduma centre en Embu town ago nyumnyum kenyor ago mong'u en kasaryan nekiten kou ole moibwotito chi.

Kotonyoru tuga chebo kokwet ana jirani nenyun koame bandek en mbarenyun ii, ko kit netai among'u tuchukan komong en mbarenyun ak atestai awe ibotweki jirani nenyun ak amwochi kotko koingen ole komiten tuga chechik ana kotko komiten chito neribe ana koyotke en ole mi. Kit nebo oeng, ogure kirwogindet konyo inyokong'alal ak jiirani inikan ak keng'alal kora ak ane ak kecheng wolutik kou ole kaamda. Kot ko kaam ole kiten ometoi ak onyojikaat ak olenchi sikokere tuga chechik anibuch kotko am tuga chebo jirani nenyunet ole woo alenji kolipan kiy kiten amun kiaboishen rabishek amin minutik choton komiten en mbar.

Teksetab jubilee ko kianai eng kenyishek chelekit taman che kikosirto yekingomong icheken ak kosom kura kou kipoto kandoindet ap emet nekikomangta eng kandoiset ap emet Uhuru Kenyatta ko kiangen akopo ng'alek ap siasa nechoto ko kikandoindet ap emet ak kandoindet ap taonishek che terter kou Nakuru, kericho ak okot muranga yekingopa kosorwek nyonot anai ale miten sukulishek choto chetelelchini jubilee ak kora ko kiroker kanisoshek chechang cheki techei jubilee mising komiten eng taonishek ap Nairobi ak okot chepo kiambu en nguni kora kokomong jubilee kora komach konyokotesen kandoisengwan kou yekikayai

Akot nguni aboishen Airtel nikata mpesa niton ko amune amun sachame aboishe airtel, airtel niyokte ropisiek ko ui sikokakee kowekun kole keyokte rapishe chechang kosir mpesa tot kokaker ako ui kora sikele mayoe airtel iniyokte rapishek kora sikayachame airtel ko konu kamanut choto chekikuren offers chetot iboishe rapinik chetuten choto sikokonin ng'ele data ana bundles choto cheboishe en kasarta netyan kotienkei chamengung

njirenik aa kotindoi omitwokik chechang ii chemiten chekikojin ichek ee netai aa netindoi aah proteins choton sikobit kotoret injiriot koet ak kokoji kalait aa kekuren ichechuiton chebo kanamat ak komiten kora chetoreti en rutunetab injiriot ii chekekuren beletisiek ak chuton kotoreti koet injiriot miten kora amitwiokik aa chebo mwisio cheboto kora kotindoi proteini ak niton kotoret kosich olik injirenichukani ak kosich kora rabisiek oltoindetab injirenik amuni eeh chengei biik injirenik che ejen olonmiten indonyo tukuchuton kikochin injirenik kochetoreti rutunet ak komotkosich mionuwokik alaktugul cheu chebo konyek ak en bortab injiriot

Eeh kit netam iboishen inoken kiyagik kyuk eeh kerichek kii ko netai kabisa eeh ak netam keboishen en kokwenyuny nii ko chuboit netindo tyupit en tainyin ak kotindo kit ne nenyenyel en tainyin nii ko noton nii kindeen eeh tukuk chebei kobun eeh kutit tii akoi mokto nebo tugaa anan ko ngechirek kii anan ko ngororik. Nebo engin komiten eeh chumoyot tiii anan ko palastik kii neu bundukit tii netam keboishen en tukuk chemugulen nii cheu kerichek chemugulen. Miten koraa Sirinchit tii netam keboishen en moek kii chemengech kindeen tukuk chebei koba koyunywan. Mii koraa kit neu pundukit tii nekindo nekindo kutit tii ana ko moktab teta ana ko kiyagik alak tukul chemoche kogor chito, niton nii koboru ana mekeni Shure kole kalukui teta kerichek.

waletab emeti komiten konyil chechang en soponi amuni tot kowalak emet kou olesopto biiki tot kowalak iondoap emeti tot kowalak serklit ii tot kowalak somaneti tot kowalak ole keng'ololdo koo kong'eten okiteni kokikowalak ele kenog'ololdo kin kimeng'echi kokimokiyoni kokotis lagok chemeng'echi kokoti sigik anibuch nguni kotot inyoru lagok chemeng'echi kokoti sikikwak kikowalak ole keng'ololdo kitam en kenyi kongen lagok ole nyolu kongalalda akongen lugaiti noton ko konepo sikikwak en kasari komokomogengi sigik konet lagok en lugaitab konwan ake kokikowalak ole kesomondo kii en kenyi kokikisomoni en ketik ngwenyi oo kimakolasima kepa sugul nguni kotot kosoman lawet en kaa akosomoni alak chechang chebunu ot emotinwek ab sang chemobo kenya en notoni kokiwalak

Eiy en iman ko kigikochi naet kapchi che kipirchinge uhuru anan ketienge ichegen en echegen en emoninyonet bo Kenya. Netai sikai ole kigikochi naet ko kigipir pichoton en kitabushek, miten kora en, mi simoishek, miten Facebook miten ogot Instagram ak tuguchu tugul ko kigisir icheget ak kigochi mauwek kwak ak keweki kongoi amun keyai chuton. Ko among'u kogilipan serkalit amun motot kinde chi kityon en kitabushek amun ee korikwak kotot kobwa koteb kiy, ak kigikochi alak mbarenik, kigikochi alak rabishek kowek kenyishek che kiakirat en korkoroshek che terter. Agenge ko ogot Jomo Kenyatta ak Ogot Daniel Toroitich Arap Moi ak ogot Tom Mboya.